Wore ele, naa orkastomai oishooki enkishooroto enkoteli naje, keaku ena eniatipat tenia oteli? Wore entoki edukuya tenia oteli, naa wore kimaanisha ajo wore oltungani oishooki, oishooki naai, oishooki orkasi tenaoteli, naa kitodolu ajo keeta inkardasini naa esiai pookin, nitodolu ajo kesapuk enkanyit, tena tenkalo naai ele iltunganak pookin ooponu naji ena oteli, netumoki aimai. Teniyieu naaji esiai, naa keaku naa ele tungani ele karsomai iimaa. Wore sii enkae bae eare naa, kitodolu ajo wore oltungani oishooki ena siai naa keeta inkardasini enkisuma, itodolu ajo etabayie ewoji naje tenkisuma, neeku naa inia peyie etegeluaki aa oletipat tena oteli.

Ore ore inkoitoi naasishoreki emusuni indaiki nauni tenebo eishoi naa ore embaye edukuya naa ing'as aing'oru iltung'anak oyiolo ena siai enkiremore oisomea ena siai enkiremore ore pindip aing'oru kulo tung'anak ning'oru empolea ewueji sidai netii enterit sidai niunishore oree taa peindip nitumoki a atekesu entoki apa nituuno nilo amirr nikitum impisai nibolie biashara ne nitumoki sinye aisumishore aisumie inkera.

Ore ena bae eniko piilepunye Equity enkirriwaroto oo ropiyiani torkastomani kutiti o nkera e sukuul naa ore embae e dukuya kitobirr siininche, keisaidia siininche peetum ailepunye biashara teneisaidia inkera e sukuul airriwaa iropiyiani sukuulini nilepunye biashara enye tenkoitoi sidai netumoki siininche aashom ailepie biashara e Equity tenkoitoi sidai oleng

Ore taa embae edukuya tene naa enetipat emusoto enkijape teunoto endaa amu kisho ore teniun endaa tewuei netii enkijape nemisho naai ena daa metigira asioki, mesioki naai endaa atoyu nituuno. Naakitobir sii enkijape amu keyukuyuk kuna maua endaa netumoki aigila atoponarie endaa nituuno tele shamba naa kittobirr amu tenitumoki naa ore ninye ewuei netii enkijape naa kebulunye endaa oleng. Neeku enaikash naai teniun endaa tewueji netii enkijape oleng

Ore paa sidai erewaroto oo ropiyiani tenanu naa kesidai amu tenaomonu naai number oltung'ani lagira arewaki kuna ropiyiani naa kesidai amu kaaliki enkarna enkipande enye nayau tesimu ai paatumoki aterewaki iropiyiani. Netumoki sii amu keeku naa kadolu enaarna tenaa kesipa, tenaa mesipa peyie atumoki atorrinyo impisai peemepwo tenaterewa tenkoitoi torrono. Ore sii paa sidai tenireu iropiyiani mee sidai, ore enapata oo ropiyiani, iropiyiani embene nemee sidai enaikash ake eniata naai iropiyiani tesimu ino amu metii oltung'ani oiteiki ajo naa iyata iropiyiani tembene ino, alang tesimu

Ore enkoitoi, nairriwarie ropiyiani tolosho le Kenya, naa ibenkii. Ore ebenki nai nanyor nanu tenarewarie ropiyiani tolosho le Kenya, nebenki e Equity bank. Naa amu ninye naaji aidim ainoto tenkoitoi dorrop oleng, natumoki naji, natumoki naji aisaidia terishata kiti oleng. Ore si tena, ore si tena benki e Equity bank, na itumoki ainoto tontaoni pookin nitashare alang naji benkii kulie kumok. Neeku, ena nai enkoitoi sidai natumoki nanu aterewarie ropiyiani tolosho le Kenya. Ena benki naji Equity bank.

ORe imbaye nai sidai to lomon oisunore to orkeju le sondu mirui, naa ore naii imbaa sidan naasitae tene tene te ale orkeju naa keisaidia naaji iltungana oota isheree ale keju peetum aun ashomata atuunisho, netumoki ashomata airemo ilchambai lenyee, peetum aatipik endaa, netumoki anoto enkare teweji netaana, netumoki ashomata aatimir ena daa tenebulu, neisumei inkera, netum impisai, nebolie imbiasharani kumok neaku keisaidia naaji ena baye iltungana meshomaita aamany enkalo ale keju esondu mirau.

Ore enkoitoi oshii nanu naaitumia tenarewaa iropiyani aas toontokitin iriwaa iropiyiani alak intokitin nainyangua naa enkoitoi ee till number oree eweji oshii nainyang' nanu naa keeta entoki naji till number naa ninche ipik kuna ropiyani teleleki, naa kanyorr oshii amu medung' iropiyani teni rriwaa ilak ake irropiyiani naaba enaa inintumia ainyang'unyie intokitin nemee kesidai amuu meeta entoki nalo adung' alang' najii inoshii niriwaa airiwaki oltung'ani amu kedung' naa, kake oree naa ena oitoi naa enkoitoi sidai oleng' amuu meigil adung' iropiyiani, naa keisaidia telaata oo ropiyani amu melelek pee inkosea najii Kuna ampaa.

Ore ebaye nanyor nayii toonkampunini too kuna ampunini amu kaata nayii nanu kulo ainini oo Kuna kampunini pokira aare ataasishe sii tookuna ampunini pokira aare najo oree nayii eriwakinoto oo ropiyiani olayini nayii sidai tenirewie naa olaini lee nkampuni ee safaricom kanyorr oshi nanu aitumia oleng' naa ore paanyorr aitumia ele aini naa kesidai oleng' amuu ore network oree nayii enkihape oloing'ang'e ele aini naa ketumoyu tee nkoitoi sapuk oleng' alang' naaji ele aini lee Airtel, naa oree sii olaini lee safaricom naa kesidai amuu metum mekiitisha nayii intokiting' kumok oleng' teneiriwa iropiyiani alang' ele ayini le Airtel amu kesidai ele aini le safaricom oleng' ninye oshii nanu anyorr aitumia terewaroto oo ropiyani.

Ore entoki nayieuni toltungana otii ewoi nairagieki iltunganak otuata oosisho te sipitali sapuk e Star naa engasai ayie naaji iltunganak oisumate, tenkariyiano sapuk oleng eyieuni nitaasa course naaji surgery neeku indim naaji ataasisho atabaa iltunganak ootuata ,indiim naaji ataasa mbaa nayieunyeki lelo tunganak oogira aima ina baatisho indiim atayiolo naaji ajo kemoyian naaje naawa najii oltungani laata kemekure eishiu, keiminie enkishui tiatua nana sipitalini neeku keyeu naaji naa iata enkariyiano sapuk naleng keyie naa isomeya ena course naaji surgery naaji maata naa miata entoki nimiyiolo tiatua naa baatisho oo lolo tunganak.

Ore embae sidai tenilepilepie indarasani nemelio iltung'anak oopuoopuo naa kisaidia naaji ena bae oleng amu ore kuna seminani naa ketumokini aashom aibung'a astolikioi iltung'anak limiidim naai aatipik nkera sukuul o iltung'anak limiidim naaji aisuma inkera, o iltung'anak lemeeta naaji iropiyiani naisumie inkera. Neeku ketumoki naaji ena siai ailepia naaji inkera meteng'enita nitoki sii toi aisho inkera kumok eng'eno metaa ore nkera kibulu naa kebulu ake enkerai idipa aayiolou esiai naaidim ashomo ataasa tenepwoi aapik naa sukuul tolari oje

Iyeuu intae ilairemok niatata eyiolounoto enkijape oloing'ang'e peyie irretenena aitobiraki naa kanyioo? Ore embae edukuya kekiyiolo oleng oshi ntatitin naiteru enechan asha neeku etumoki nai oltungani aingoru ilairemok likiriemoki olchamba toonkolong'i natii enchan nijo taa toi olapa leisiet nitokini aata enchan naatai December nitokini aata enchan naatai olapa liong'wan niaku kisho nai ina yiok mateterhenata tenenyiku kuna atitin naati enchan enkoitoi